Eeeh, puonjo masani dwaro, osengere ni ati dwaro mana, dwaro mana equip, equip skills mar nyathi ka nyathi e lainmarsomo, korokamae, puonio masani mar CBC osekelo wach mar tiyo kod minya, achiel kuom gi en simu, laptop kata desktops kodmoro miluongo ni printers, dho ngere luondo ni printer mamiyo nyithindo kata ka ngeny e klas to giduto nyalo yudo puonj makare to mae miyo nyathi kanyathi bedo gi skill mar tiyo gi gigo mag teknolojia kaka laptop, sim .To mae nyalo miyo gi skill